Cheamache koroi ko rabishek chemiten simoit cheton che chemiten miswoknotetab kasari chekikocho chumbek eng ngomnatet nemi barak ko imuche iyakyi chito nemi elelo rapishek choton chekimakomukakse eng betushek alak chekibo Keny kararan nitoni bo miswoknotet ingegerchin ak nekiname rapishek eng neut ngamun tot kobetyo anan kotot kechorenin chorik rapishek chuton ngamun mende elekararan ko ngegerchin ak choton chebo kasari choton chebo miswoknotetab betushek chu nemiten simoit ko kiko toreti koyai kokaranit kotkoui kechorenin rabishek ako ui kobetyo rapinik kotyenke kisubi keboisyen miswoknotetab kasari.